Wan gi pilau en chiemo moted gi gik mang'we ng'ar. Matinde mang'eny iloso gi ring' mar dhiang', diel, kata gweno. Wan gi chapat. En mkate ma yom mangi ng'injo mang'eny mamit miwuoro. Wan gi ring'o motedi, mowang' kod mochiel mamiyoji miluma mager. Wan kod kachumbari ma en salad moting'o gig mamiyo ji chiemo bedo mamit. Wan gi gweno motedi, mowang' kod mochiel. Wan kod kuon mar mayuayi kod kuon mar oduma. Wan gi samosa. Wan gi mandas, rech mar ngenge motedi, mochiel, kendo bende mowang'. Wan kod ochele kod alayo, rabolo, afwoto, machunga, kabich, tong' moboki, dengu, rabuon, nduma, alayo, kachiel kod rabolo ma oboki.

En adieri ni kwayo pesa ebengi en gima yot ka ng'ato nyalo paro. Ee, bengi golo pesa to kata kamano, giketo chike matek ahinya kaka, bedo gi rekod maber mar pesa, bedo gi gik moko manyiso ni ng'ato nigi pesa moromo. Bedo gi pesa morito ng'ato kendo seche moko, bedo ni ng'ato mabiro chuleno. Omiyo ka ok iikori maber, tijno nyalo bedo matek. Koro kodok korka chudo, ee bengi mang'eny chudo, chulo chudo mamalo tomoloyo ewi pesa magichiwo maonge pesa moro amora. Mano eyo magitimogo gik manyalo kelo negi hinyruok. Kaka nengo medore, ekaka imedo chul hola. Omiyo bengi chulo gowino nyalo bedo ni ichulo pesa mang'eny moloyo mane ichulo. Eyo machuok kata obedo ni hola pesa nyalo konyo, ber ng'eyo weche ma itiyogo , to moloyo, ber mar chulo pesa kinde ma ng'ato nya